Achiel yieruok mar uso ,ng'at manyiew kod ng'at mauso giketo lwetgi e yierruok mar uso kata e oboke mar nyiew manyiso kaka onego onyiew moriwo nyaka nengo gik ma onego otim kod ting ma onego onyiew. Ariyo, tiyo gi kinda mowinjore, kjanyiewo kata okil margi timo nonro mar nyiew ot mondo onge ni juso en wuon ot eyor chik, onge gowi mapok ochul, gikma ng'ato onego chuol kod gik ma ng'ato onego ochul kuom mwandu go. Adek, yudo oboke madwaroe, kinde mangeny gigo oriwo oboke mag loch mar adier, copy mag oboke mar ID mar jaus kod ja ngiewo, pin mar KRA, pichni madongo kaka passport, oboke mag ngado bura mar rent mar piny kod nengo mag piny no ,yie mar tero kowuok kuom bod mar piny kata loch maromre ka dwarore. Ang'wen, pimo nengo, onyalo dwaorre ni opim nengo mar mwandugo gi ng'at mangado nengo mar sirkal kata ng'at moyiene ngado nengo mondo ochul osuru. Abich, chulo osuru kod chudo. Auchiel, loso barupe mag tero. Abirio, keto oboke, oboke, ndiko nying' jalo manyien, ochiko, choko oboke manyien mar title ng'at manyiew, kao oboke manyien ma omiyoe mar nyiew pinyh e apis.

Kaponi jatich mar KRA puonjo ng'ato kaka onego oyao akaunt mar Itax, ginyalo luwo yore gi, gidhi e mbui mar itax, ariyo ndiko pin manyien, yier ndiko pin manyien mondo ichak tich. Adek ket weche mag ng'ato ket ID mari mar piny, tarik mar nyuol kod weche mamoko madwarore. Ang'wen, loso pin mar KRA, system biro chiwo namba mar ngeyo ngato. Abich, ket gik manyalo miyo obed gi nyalo mar donjo, los namba mar donjo kod step mar arita mondo obed gi nyalo mar donjo e mbui e kinde mabiro. Auchiel, keto akaunt, keto weche matut kendo keto akaunt mar osuru, ka iseketo weche makare koro inyalo donjoe akaunt mari mar itax, kuom kae ,inyalo ndiko form mag chudo ,ngiyo chal mar osuru mari loso slip mag chudo kod mamoko